Korok netai ainstoleni appit noton nebo Kilimal. Yekara instollen appit noton nebo Kilimal, anyit kainutik anan anyit um nebo kinyit. Netai koko kainet. Anyite kainet nebo kamet nyun. Nebo aeng, ande it nekikuren email. Noton nekiboisien um kesor kir neu um kesokotke anan kindein records chebo Kilimal. Kora, aname akanyit nambait nyin,